kimbelekinyita eramatare enkishuu tenkop oleng tankarakee kore sababu edukuya naa mokure eatai mpaashi naramatieki suom etaa mpaashi kuni oleng naaku eibelekenyita ltunganak aas lkulie kazin eramatare onkishuu neitoki aaku etasapukitaa lameyuu tenkop naaku inia tokii naishoo ltungana kumo eibelekenyita ramataree amu ketaaki sappuk lameyuu naa keya suom eikash teneakuu keitaasi nenia ropiyani likai kazii alang tanaaku nkishu epikiekii

eeh katalakishe aikata te simu nadol ajo nkoitei nalelek tinilakisho aitumia esimu amu meatai story ana ne change tanaa duake mpesai naishiakino ninshe ilak ake airirikino naaku kore elakisho esimu naa enkoitei nalelek nemeata lomon kumoo amu tanaa duake nonia ropiyani naifaa